An ok amadho kong'o kendo pok atemo madho. Joma ang'eyo mamadho gin jomoko e anyuola, kaka owete kod wuone. Kendo ang'eyo osiepe matiyo gi kong'o bende.

Kang'iyo historia mar anyuola, waonge gi tuoche migamo omiyo ok anyal bedo gi ranyisi moro amora. Mak mana, ranyisi mar remo wuok e um ema anyuondwa nyalo gamo. Mae timore ka ng'ato dwaro bedo matuo ahinya, kata ka odwa bedo gi wich bar matek. Samoro golo remo eum miyo ng'ato chango kuom tuo ma omake. Ranyisi ni oseluwo anyuondwa ahinya.

Gima timore ka en ni nitiere kethruok mar lo kaluwore gi oula mar koth maringo matek ema loso bugo aina ni. Mae timore e yo machalo kama, pi ringo ewi lo kating'o lo mamalo miyo oloso yo. Kaka pi medo luwo kanyo to e kaka lo be iywero. Mae kunyo lo malos bugo maineno no, mae nyalo ketho puodho kata lo maduong' kata malach.

Gik makelo mor e picha ni en kaka, achiel, oyuo kod kamnie oloko pot rabolo chiemo. Ariyo, yo ma oyuo kod kamnie nitiere nyak maber nikech aneno it oboke moti mapichni. Adek, pot rabolo ni ka okuok to obedo mbolea ma konyo loni bedo mamiyo kendo manyalo nyago chiemo ma kare. Ang'wen, it oboke ma aneno ni nyalo bedo chiemo.

Gima jiye picha ni en rech manumu, mae anyalo loso e yore mopogore opogore mondo achame. Achiel, nitiere ndalo mane awang'e gi mo ma obed rabuor koka achame gi kuon, samoro ne aloso kode sup beng' wang'e. Ariyo, ndalo moro ne anyalo bule koka atede gi sup. Adek, samoro ne anyalo tede gi sup ka onumu kaka entiere no. Ang'wen, ndalo moro ne atere e chiro ma auso, aloso omenda manatiyogo e nyiewo kodhi mag oduma.

Gik madwarore en kaka - Achiel: ji nyaka bed apar ka tin manigi paro achiel kaka mar yie, dak, tich kata gima ng'ato timo. Ariyo: manyo nying kendo loso chike mong'ip maluwore gi chike ma pacho ka. Adek: mondo giyud andika, nyaka giter ote mar kwayo, nying magiyiero, kipande mag joma olosi, chike ma giloso, kod omenda milosogodo andika. Ang'wen: nyaka gibed ni omenda ma ok tine ne million apar. Abich: nyaka gibed gi ofis kendo ging'ad insurance. Auchiel: Nyaka gi or rupot higa ka higa e board kaka gitayo chenro marg gi.

Yore ma sacco osekonyo e siro ohala e alworawa en kaka. Achiel, chiwo hola e chudo manipiny mamiyo ji nyalo chako kendo dongo ohala. Ariyo, giketo ji timo kungo dwe ka dwe makonyo ji yudo hola madongo mag gero ohelni. Adek, gichiwo puonj e wi tiyo gi pesa gi kaka ohala nyalo dongore miyo ohelni gerore. Ang'wen, gikonyo e ohelni seche ma piny ni kama rach kaka sama tuoche odonjo kata oro, ginyalo chiwo pesa mar apoya. Mondo iyud hola nyaka ibed ni i jakanyono, ariyo, isekungo kuom dweche adek nyaka auchiel, adek, ichiwo jokma chung'ni e hola kata ichiwo mwanduni maromo gi hola ma idwaro, ang'wen, in gi kipande mar keno kendo itero ote mar kwayo hola.

Jo ohala matindo yudo kony mar omenda masiro ohelnigi e yore machalo kama. Giyudo omenda koya kuom hola. Mae gitimo e sacco, kembe mag hola, bengi, piny owacho samoro chiwo omenda e yor migepe kaka uwezo fund kod youth fund. Giyudo kony koa e migepe mag ji giwegi, chama magiloso e giwegi, e yore ong'we yamo kaka mshwari, tala kod branch, samoro gigoyo arambe.

Riwruok mag kungo' gi hola, jiwo ohala matindo e yore machalo kama, achiel gichiwo hola ma chudoneni piny, ariyo gichiwo yor kungo' ne johala matindo, mamiyogi ginyalo kano pesa makonyo gi ohelni margi, adek gipuonjo jo ohala matindo yore mag kungo, tiyo gi omenda, kendo kaka ginyalo rito ohendni gi, ang'wen gichiwo hola ne nyaka grube ma jo ohala matindo ochako, abich samoro gichiwo chirni ma jo ohala nyalo uso e mwandugi

Ka in gi tuo mar nyaldiema, nyaka ichak thieth gi kama ing'iyogo ka dendi lalo pi. Ma itimo ka ong'i dhok motwo, wang' modonjo iye, layo matin, kod adundo ka gwecho matek. Mano nyalo miyo laktar miyi yath mamedo pi e del. Mae konyo nikech omiyo laktar ng'eyo kiwango mar pi kod remo e del mar dhano.

Pim ma itimo ka idhi e pim mar osiptal en kaka. Achiel, ipimo liet mar del, gwecho mar adundo, teko mar remo, kod yueyo mar ngh'ato. Ariyo, ipimo kaka remo romo, ipimo lach kod minyaga. Adek, ipimo sukari mantiere e remo. Ang'wen, ipimo malaria, okimi kod tuoche mamoko. Abich, ipimo ka ng'ato yach, ka ng'ato nigi pek e agoge, kod pek mamoko.

Tuoche igeng'o e alworana e yore machalo kama. Achiel, ipuonjo ji e yor mar rito ler, chiemo maber, riwruok makare kod ranyisi mag tuoche. Ariyo, nyithindo imiyo chanjo mowinjore. Adek, okuny kuonde makelo pi maler kendo ithiedho pigego. Ang'wen, bang' dweche matin, ikwo yath manego suna kendo ji omi net mar suna. Abich, itimo ga pim mar tuoche e gwenge. Auchiel, othir yore ma muya ma wayweyo, pi, kod lo inyalo kethgo. Abiriyo, ochiw kony e osiptal mar alworawa. Okang' mokaw en ni ng'ato ka ng'ato nyaka luw chik mar dak e ngima maber. Ng'at motimo ataro mar chik ikumo.

Idhi e pim e osiptal bang' thuolo machalo kama. Ka ingima to inya dhi bang' higa achiel kata higa ariyo. Teko mar remo ipimo bang' higa achiel kata ariyo. Tuo mar ayaki bang' dweche adek to nyaka higa achiel. Pim modok kuom yach itimo kaka laktar owacho.

Sama aloso video mondo jopuonjre osom godo, achiel, anyalo tiyo gi video machiek makawo dakika adek nyaka abiriyo mapuonjo gimoro achiel. Ma miyo jopuonjre somo mayot kendo ok gijony. Ariyo, anyalo tiyo gi pichni mogor kata katunde e nyiso kata lero gik matek lero. Adek, nyaka ati gi weche mondiki sama ng'ato wuoyo mondo omi jopuonjre owinj gik miwacho e video. Ang'wen, anyalo keto penjo e video mondo oket jopuonjre obed ka chiko itgi kendo kik giol. Abich, video moko nyalo bedo mag sigana manyiso kaka jopuonjre nyalo tiyo gi puonj e ngimagi.